Rĩu haha nĩ haroneka harĩ na ũrĩmi wa mwanya ũrathiĩ na mbere haha. Mũrĩmi ũyũ nĩ aroneka nĩ eharĩirie wega kũrĩma indo itiganĩte, agakĩgayania mũgũnda wake na njĩra njega. Agakĩhanda mwena ũmwe mbembe, ona indo ingĩ. Mwena ũyũ ũngĩ aroneka akĩhandĩte mboco na njĩra njega mũno. Rĩu aroneka atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi woma. Nĩ ebangaga wega, na akeharereri, nĩguo nake agakĩona ũmithio. Rĩu kũroneka atĩ mũrĩmi ũyũ, nĩ akĩyonagĩra ũmithio na njĩra nene, na agakenerera ũrĩmi wake. Tondũ, nĩ ahotete kũmenya irio itiganĩte iria angĩhanda, nĩgetha ituĩke cia kũmũrehera baita ĩrĩa ĩkũmũteithia, gũthiĩ na mbere na ũrĩmi wake wa mwanya. Nĩguo akĩĩgĩre na ũthii wa na mbere, ona makĩria akĩhote kwĩyonera umithio na njĩra njega mũno makĩria.

Gaka nĩ kahũa kahandĩtwo na wĩigĩrĩrĩki wa mwanya mũno, na nĩ karoneka nĩ gakũrĩte wega biũ. Rĩu tondu nĩ keruhĩte rĩ, nĩ gakinyĩte ihinda rĩa gũtuo. Nĩkĩo ũrakĩona atĩ, nĩ karatuo, nĩgetha nake mũrĩmi akĩrekie gũgĩtwara kũrĩa gĩthĩi-inĩ gĩa kahũa. Tondu nake nĩ akĩrutĩte wĩra mũnene mũno wako rĩ, to nginya rĩu agĩgatue, agatware gĩthĩi-inĩ agĩcoke agĩeterere maumĩrĩra? Tondu nako kahũa nĩ karĩ mbeca mũno. Kogwo nĩ kendaga kũrĩmwo na njĩra njega, rĩu ningĩ, mũndũ agagĩkenerera ũrĩmi ũcio tondũ nĩ agũkĩona maciaro mega. Na maumĩrĩra mako rĩ, no akeyonera o kĩndũ kĩega, akahota gũgĩthiĩ na mbere na ũrĩmi wake wa kahũa.

Gũkũ nĩ kũndũ nduka-inĩ, kũroneka kwĩna indo citiganĩte, rĩu nĩ ũrakĩona ũrĩa cibangĩtwo na njĩra njega ya mwanya, ĩĩ nĩguo gũkĩgucĩrĩria agũri, rĩu nĩ maigĩte indo cia mĩthemba maingĩ, nĩ getha rĩrĩa mũndũ aingĩra kuo kũgũra rĩ, agakĩyonera indo, mĩhĩriga maingĩ, nagagĩũka akĩmenya kĩrĩa egũkĩgũra, narĩu kwĩna nginya matunda, na matunda nĩ mabata mũno mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ, koguo rĩu maigĩtwo hau rĩ, we waingĩra kuo kũgũra, nĩ marakũgucĩria mũno, rĩu ũgakĩgũra kũringana na mũbango waku, na mbeca ciaku iria ũkiuma nacio, nĩ getha ũkĩgunĩke na ningĩ ũgĩkenerere ũhoro wa gũkorwo atĩ, nĩ ũrathura okĩrĩa we ũkwenda, kũringana na mũhuko waku ũrĩa ũtariĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa andũ macera bũrũri-inĩ, maimĩte mabũrũri-inĩ mangĩ manja rĩ, nĩ makoragwo marĩ na ũtethio mũno gũkũ bũrũri-inĩ, tondũ rĩrĩa magũcera nĩ mendaga gũgĩthiĩ kweyonera maũndũ matiganĩte, makenda gũthiĩ kuona nyamũ, irĩa cikĩrĩ kuo, na rĩrĩa magĩcere kũndũ o gwothe, nĩ marĩhaga, rĩu ũndũ ũcio wa gũkorwo atĩ, nĩ mararĩha, nĩgũtũmaga ũtonga wa bũrũri wambatĩre, na makarehe umithio bũrũri-inĩ, rĩu magakĩyonera maũndũ matiganĩte, onao no makenagĩrĩra, tondũ, nĩmonaga maũtiganu na maũndũ ngũrani marĩa mekagwo bũrũri-inĩ wa Kenya, na magathoma o maũndũ mangĩ, mangĩmateithĩrĩria magĩcoka mabũrũri-inĩ mao, ũguo gũcera gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gũtũmaga ũtonga wa bũrũri ũkĩambatĩre, na gũgakorwo kũrĩ na umithio bũrũri-inĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agĩtũma marũa makũhoya wĩra, thutha wagweterera kahinda kanini rĩ, kaingĩ nĩ etagwo mũcemanio, nĩ getha arĩa makĩrĩ na wĩra ũcio mamũrie ciũria citiganĩte, ciĩgiĩ gĩthomo gĩake, ona ningi ũhoti wake wa gũkĩruta wĩra ũcio arakĩũria, rĩu koguo nĩ gũgĩkoragwo kũrĩ ũndũ wabata mũno, gũthiĩ mũcemanio-inĩ ũcio, tondũ mũndũ ũcio nĩ ekũheyo kamweke gakwĩyaria, ona gũthikĩrĩrio, ona ningĩ nake agĩthikĩrĩrie arĩa makĩrĩ na wĩra, nĩguo kũngĩkinya atĩ nĩmona nĩagĩrĩire kũheyo wĩra ũcio rĩ, mamũhe kamweke arute wĩra kũndũ kũu, na rĩu kogwo, hĩndĩrĩa wagĩtũma marũa makũhoya wĩra rĩ, wacoka wetwo mũcemanio ndukanatĩre, thiĩ kuo, nogukorwo nĩkuo mũnyaka waku ũrĩ, nanowĩyonere kana wĩgwatĩre wĩra, hĩndĩrĩa wagĩthiĩ mũcemanio-inĩ ũcio.

Rĩu ũyũ nĩ mũrĩmi woma wa matunda, na riu angĩende kũruta mũndũ ũngĩ kũrĩma matunda ũũ rĩ, agĩrĩrwo nĩ kũmwĩta hĩndĩ ĩrĩa arambĩrĩria kũmahanda, nĩ getha akĩmwonererie ikinya gwa ikinya, ũrĩa itunda rĩhandagwo, ũrĩa na rĩcokaga ona gwĩkĩrwo thumu, na rĩkamenyererwo, rĩu ningĩ, ũkĩmwonererie wĩigĩrĩrĩki ũrĩa itunda rĩendaga kũheyo, nĩ getha rĩgakĩmũrehera maciaro mabata, na maciaro makamũrehera ona umithio, thĩinĩ wa ũrĩmi wake, koguo tiũndũ mũritũ, no kũrora ũrĩa aragĩka, norĩa arahanda matunda make, nawe ũtuĩke wa gũthoma gĩthomo kĩnene, atĩ ona wacoka gwaku nĩũkũhanda matunda notuĩke wa kũmarĩmĩra na njĩra njega, ũkĩmahe thumu namo matigagũconora, no nĩ magakũhe ũmithio na njĩra nene.